En kod nengo nikech ng'at mause seche ma ouso ne ng'ato oyudo pesa mang'eny nimar ng'atno onyiewe gi pesa. Kata seche ma inyiewe to ichulo pesa to okelo pesa ne ng'at mauseno endo.

Aluoko lweta maler kaseluoko lweta maler tamanyo pala abetgo machiegni ae to agolo gik moko moket ne gi mag ber mamil e wiye kanyo machalo chumachuma go ka ok gin gik ma ok nyal chamre kae tang'olo kek no maber kae to ang'olo nyaka gi cream bende tachamo maber katieko kod huma moket kar kanyo no tang'ado gi palano ta chwo gi huma.

Ng'ata ng'ata manyalo yudo ong'we yamo ,manyalo donje mbui nyalo dhi e platform mar dijio digital government services go to gineno gik moko duto motenore kod sirikal mantiere e mbui mar sirikal no. Mae kelo thuolo mi chiwo thuolo ne jii duto manyalo yudo simbe ong'we yamo kata manyalo yudo yoo moramora magi nyalo donjo go e mbui kendo gineno gimoramora motenore kod sirikal , kendo omiyo dhano thuolo ma malach ahinya mar neno gigo duto motenore kod sirikal.

Kadini seche ma ine suptal, to ithiedhi to idak kuro kata ithiedhi ka idok e dala, onge pesa mora mora ma igolo, kendo itiyo kode to ntiere pesa ma igolo e dwe ka dwe ka ichule godo, to mae konyo ahinya seche ma iyudo chandruok nikech onge pesa mora mora ma ibiro golo seche ma iyudo thieth, ahinya ahinya to seche ma masira mar apoya ka oyudi to ionge kod pesa . Ka itiyo kod kadi mari mar okumba mar thieth, inyalo thiedhi nono ma onge chudo mora mora, kendo okonyi ahinya nikech en pesa ma isebedo ka ichulo kuom kinde,e dwe ka dwe mar mondo omi obi okonyi ga e seche mag chandruok mag apoya kaka koro mag suptalgo.

Adhiling' kendo awinj ywakneno, gi muolo mondi, ka asewinjo to anono adier kabe otieko sombe. Ka otieko adier, to anono gimomiyo oonge e list mar chamo muma. To ka en ng'at ma obiro pimo wiya ni otieko sombe to ok otieko, tabiro gole kanyo gi muolo mar mondo omi kik wachwanyre kode. To ka ayudo ni otieko sombe adiera, to oonge e list mar chamo muma, adhi nono gimora mora ma di mi oko e list mar chamo muma, to akonye ka dipo ni gima ayudo ni nyalo miyo ok odhi chamo mumano nitiere. To ka onge ranyisi mora mora mare mar chamo muma, to nene notieko sombe adiera, to adhi kete e list mar chamo mumano mar mondo omi kik obed kod ywak mora mora e wi wachno.

Adhi nyiso janyuolno mondo omiya details duto mag nyathino kamoting'o birth certificate mare, ID mare kod ID namba mare, photocopy kata original scanned. Kose kelo mago, tang'ise adwaro barupene mag somo nyaka kama nochope, kane ochopo e form four, okelo satifiket mare mar form four kata otesene mag form four kata mag klas aboro to aneno kaka chalo. To ang'iyo kwonde ma osetiye kod chal mare mar somo, kod kwonde duto mosesome, kayudo ka en nyathi maber maonge kod wach mora mora kwonde mosesome, kod kwonde ma oseyiye, to abiro nyiso janyuolno mondo omiya namba mar nyathino kod details ne duto mondo akete e system, kasekete e system to arwake e skul kendo obiro timo sombe mar catering. Kapok akete, tang'iso janyuol gik moko duto madwarore kuma oting'o nyaka uniform nyaka gigo duto ma ibiro dware go ma otiyo godo kanyakla kod pesa madwarore ma ochulo mondo koro ka ochak somo. Kamago duto janyuolno osemanyo bokelo, to arwako nyathino e skul, kendo ochako somo kod jowetene.

Nyocha awinjo matek ahinya kendo nawinjo ka denda osiko ojony seche duto. To nene aparo mang'eny kendo ne an kod dang'ni mag paro mopogore opogore, to gima ne ne tima malong'o, ok nang'eyo ni ne en ang'o nikech kata gima ne nyalo miya dang'ni mar paro kata stress bende ne onge. Ne asiko aparora, ma kata chiemo ok nachiem maber, kendo onge gima nene anyalo winjo kowuok kuom ng'ato nikech dang'ni mar paro. To nene aparo gik mang'eny mang'eny mopogore opogore kumoting'o chandruoge, kata gombo mar bedo maber mbele to onge dwoko manene anyalo bedo godo nikech an nene an kod chandruok mang'eny kendo nene an kod jony mang'eny e del. Onge gima nanyalo timo kendo ng'enyne nabet to kata kanindo to nindo ok tera nikech dang'ni mang'eny e paro.

Aneno ka opidhi gik moko kar kae, to oket negi nyaka gino mopimo temperature. Anneo kar kae gima pimo temperature to ipidh kar kae nyanya, to pidh kar kae be budho, to oketgi e mkepe kendo nyanya bende beyo kar kae, okete mkepe to aneno ka tiendgi bende oket negi manyiwa. Gima ni kar kaeni to pimo temperature kata liet kata ng'ich mar alwora ma opidhie gigini. Ma en pith maber ahinya nikech kar ka onge gimora mora mabiro kethogi nikech oritgi maber.

Mae inyalo tim ka omenda ichiwo kwonde mopogore opogore to ichiwo kaluore kod ng'eny kata tin mar ji mantiere kwonde ma opogore opogore go. Nitiere kwonde moko ma ka nitiere kod ji matin, to imiyogi omenda mowinjore kodgi, to kwonde ma nigi ji mang'eny be imiyo gi omenda ma oromore kodgi, mar mondo omi kik jomoko yud mang'eny, to jok moko yudo matin mabro kelo pogruok e kind jogo. Kata kik imi kwonde ma ji tin ye, imiyo omenda mnag'eny, to kwonde ma ji ng'enyye imiyo omenda matin mar mondo omi ji kendo chwanyre, kendo pogruok bedo e kind jogo. Mae nyalo konyo ei keto jogo kanyakla.

Ng'ato nikod ratiro mowinjore ofwamb kata oke wach mora mora mowuok e yor mbui, mana ka osenono ni gima ofwambo kata okeyono en gima adiera ma ok nyal kelo pogruok e kind dhano kata mok nyal kelo lweny e kind ji mopogore opogore. Ng'ato nikod ratiro mora mora mar fwambo kata keyo wach mora mora mana ka osenono ba oyudo ni gima ofwambo kata okeyono en adiera ma ok nyal kelo lweny, to ok nyal kelo pogruok e paro. Mae e ratiro ma ng'ato ni godo,e yor fwambo kod keyo e yor mbui.

Kenya nikod jopuonj mang'eny ahinya. To ok dawach ni jopuonj duto ma osemanore maber mar tiyo kod gige somo manyasani. Gigo ok gin gige mayot tiyo godo ruok to mana matin ahinya emodong' mapod pok omanore maber, nikech ok en gima yot tiyo godo ma ng'ato nyalo tiyo godo aoyaye e yo mora mora, ka ok osomo tiyo kode maber. To jogo ma osetiyo kode, to rang'iny margi mar puonjo osemedore nikech gini en gima ng'ato ka oseng'e tiyo godo, to ong'eyo puonjo gigo mang'eny ma ok nong'eyo to mae miyo rang'iny mare mar puonjo medore. To kuom jopuonjgo mapod pok omanore malong'o, to rang'iny margi mar puonjo pod nipiny, nikech pod pok ging'eyo gigo mang'eny ma owinjore gipuonj godo kata giti godo kod gigo ma manyasani ma obiro go.

Gimabiro e pacha en tije matek mag engineers mopogore opogore. Kar ka aneno engineers ariyo kendo gimulo masin moro kae, to girwako lewni mag geng'o gik maricho kik hinygi, kama oting'o safety boots, girwako overroll, girwako reflector kod helmet manyalo geng'o gigo manyalo hinyogi. To aneno ka giting'o gige tich bende mopogore opogore kendo gimako mashin moro kae.

Gima biro e pacha en kambi ma loso modhi mag tedo. Aneno kae kubni mag lita prariyo maratong' mang'eny, ma ng'iso ni ma en kambi ma ilose e modhi go. To magi kubni ma oselos kendo ma idwa ketie mo ma oselos. Taneno ji bende kar kae ka o lalore e weche mopogore opogre, magin mag gi e kambi kanyo. Kenda neno masinde mopogore opogore e tokgi kuonde gi, nyaka kuma kubni go nitiere go bende nitiere masinde. Aneno ka jok man kar ka gi orwako dust coat kata lab coat moko marochere, to girwako nyaka helmet e wigi. To kubni opang kar kae kendo iolo modhi ma mai mag tedo mag Bahary Fry e kubni gi.

Kae en kambi, to gima nyisa ni kar ka en kambi, aneno paibe madongo dongo ma ochom ochom kwondegi, kendo aneno masinde mopogore opogore kar kae. Aneno nyaka jok moko morwako helmets to girwako kod ovaroll to nitiere gimoro maging'iyo kanyo. pipes dongo dongo kar ka to masinde bende dongo dongo kar kae. Man'gisi ni mae en kambi mar loso gimoro to, jogi ema control kata ema tiyo kod masinde man kar kae mar mondo omi gilso gimagidwaro ni mondo gilos no.

Adhi e chokruoge mopogore opogore kuonde ma ji nitie mang'eny, to apenjo ng'ato ka ng'ato weche manyien ma otimore kuonde ma gintiere. Kuonde ma giwuoke e mier ma gidake, to ging'isa weche manyien motimore kuonde go. To andiko piny kendo aikogi maber to achwalogi nyime ne nyakalondo kata ne jafwambo achiel ma ang'iyo godo. To mae miyo jafwambo no miya pesa ewi tich maber ma atiyo, kendo opuoya ahinya kendo olanda kaka jatich maber mosebedo ka tiyo kodgi maber ka konyo gi. Ma en gima ber ahinya nikech okonyo e yudo weche ma opondo man kuonde ma boyo ahinya ma ok ginyal chope e wang' sa.

Nyocha asedhi kuom jotelo mopogore opogore, kamoting'o MCA kod jaod bura ma e gweng'wa. Ma anyise ot ma yande orwombre piny no, kendo osechako kelo materials kata gige gedo kod kontrakta, kod funde. Mar mondo mi obi ong'i kaka odno inyalo ger korodno inyalo ger kor ot ma yande orwombre no. Mar mondo mi odno odhi nyime nikech en kama nene odich ahinya, kendo ji nodich go. To seche ma ok ti kode, to ohala mane dhi nyime kar kanyo ochung'. To mae ok ber ahinya nikech onegobedni tich dhi mbele.

Okelo rochruok mag somo ne nyithindo kata ne jopuonje nikech jopuonje onego obed ni chualo syllabus tieko, mar mondo omi gilaw sa, to seche ma olor skul apoya no, to somo chung' gi kanyo, ma onge gimoro amora ma nyalo dhi nyime. Okelo rochruok bende ne jonyuol, nikech jonyuol seche go onge pesa to ka dipo ni, nitiere any skul ma nyithindo odakie, to gibro dwaro fare magidok godo dala, to mae nyalo kelo rochruok nikech jonyuolgo seche go igochone apoya nono nidwa lor skul to oonge kod fare madoor ne nyathine mondo odog godo e dala.

Aparo ni piny owacho nikod oteku maber moloyo nikech piny owacho itayo kod sirikal. To sirikal nikod pesa mang'eny manyalo kelo godo gige mag ICT mopogore opogore e piny mangima. Ng'ato owuon kata ji giwegi gin kod pesa lakini pesano tin ma ok nyal romo mar mondo gichwal gige mag ICT go kwonde duto. To mae emomiyo awacho ni sirikal nikod teko mamalo nikech sirikal nikod pesa mang'eny, kendo sirikal nyalo chopo e konde duto mag piny ba gichwal gigo mowinjore owinjore mag ICT kwonde mopogore opogore.

Biro mar teknolojia chwako chia mar japuonj, nikech japounj koro ong'eyo gikmoko duto to ma okia, onyalo ng'iyo e teknolojia manyasani ba opuonj nyithindo. To mae medo gi mijing'o mar puonjo kendo medogi siso nikech gipuonjo gik mang'eny e seche matin ka gitiyo kod teknolojia manyasani, ka gitiyo kod tablets kata laptops. To ochwako chia mar nyithindo nikech nyithindo bende, gin giwinjo ka gimor kendo gibedo gi siso mar somo, nikech ipuonjogi gik mang'eny, to gik mipuonjogigo, ka gitemogo to ginyalo dhi e mbui, lkagitiyo kod teknolojia manyasani ba gimany gigo ma gikia kendo ging'eyo mana malach.

Jopuonj ok nong'iyo tiyo kod mbui, koro mae kelo pek nikech nitiere, ok jopuonj duto ma ong'eyo tiyo kod gigo to kata nyithindo duto mabende ong'eyo tiyo kod gigo. Seche ma japuonj tiyo kod teknolojia manyasani kaka kuom ranyisi, otiyo kod tablet, okoyot mar mondo omi onyis nyathi ba nyathi winj, nikech nyithindo moko nitiere mang'enygi kia tiyo kod tablets go to mae nyalo kelo rochruok e seche ma japuonj puonjo. To ber ka japuonj tiyo kod gini aming'a to nyithindo bende tiyo kode aming'a to mae nyalo kelo ng'iyo kendo onyalo kelo yot e puonjo kendo onyalo geng'o pek ma jopuonj kod nyithindo kalego. To ma en tich mayot kendo en gimaber ahinya nikech omiyo nyithindo ng'eyo gik mang'eny, to omiyo bende jopuonj cover syllabus e sama owinjre e wang' sa.